Rĩrĩa mũndũ aratũmĩra M-pesa, nĩ gũkoragwa na thiri, tondũ gũ pin mũndũ ekagĩra akoragwa akĩmenya we ewika tiga no wĩrire mũndũ ũngĩ ,mũndũ ũngĩ nangĩhota kũmenya nĩrĩkũ kwoguo tĩ raithi mũndũ akĩwa tĩ ta rĩrĩa mũndũ akuĩte mbia na njara akoragwa na thiri, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mũndũ akĩhũthĩra M-pesa, no ahote gũtũma mbia kana gũtũmĩrwa ekarĩte oharĩa arĩ ohandũ ohothe na ndakoragwa na bata wa tuge ta kuuma nyũmba ũthii ũkarute mbia atĩ kana ũhewe mbia nĩ mũndũ, mũndũ onagakorwa endĩ cia na nja no ahote gũgwĩkĩrĩra mbia na igũkinyĩre.

Ira nĩ ũraigwire kũrarĩ na mũcemaio wa cibũ aretanĩte kũrĩa thukuru ũrĩa wamũtungara? ĩĩ nĩ ndĩraigũĩtĩ ĩ onawakorwa tĩni ndĩrathire nĩ ithe wĩtũ arathire, weo nĩũrathire? ĩĩ nĩ ndĩrathire tũrathomithagua ũhoro wa andũ gũkorwa na ngwatanĩro njega ta ĩtũra, tondũ ngwatanĩro njega nĩ tũmaga ona rĩrĩa kwĩna ũndũ ta wĩi ũkahota kũgwatanĩra nĩgetha mũgwate aici ta acu maraia indo ta ng'ombe na irio i mũgũnda.